Gini iluongo ni tomoko. Gini kidwa chamo to mokwongo ilwoke kiseluoke tikawo pala kisekawo pala ting'ade godo

Tijni nikod nengo nikech mokuongo gik ma jopuonjregi tiyogo iluongo ni laptop, ing'iewo koa e dukni kitiyo gi omenda. Mar ariyo mjopuonj ma puonjo jopuonjregi tiyo gi gigi kata laptop be ichulo gomenda. Mar adek , aneno ka nyithindo jopuonjregi oriako lewni machal manyiso niya lewni magiruakogi bende ong'iew gi omenda. Laptop gi mondo oti ichajo mondo kik gisim to chajo laptop gi ichajo e stima to kitiyo gi sitima nyaka ichul mondo iti kode koro kar chajo laptop gi bende ichulo gi omenda

Simbe modonjo manyien mamoro chunya en iphone apar gauchiel. Gima miyo omoro chunya en camera mare kar goyo picha mare ler kendo ogoyo picha maler kipimo gi simbe ma wantie godo gi mapile pile gi. Kendo simu no otegno ok ohiny kethore ahinya kipimo gi simbewa ma watiyogo pile pilegi kuom ranyisi ne anyiewo simu moro mar tecno to ok nokawo kata higa achiel to nokethre. Mar adek kar keno mare lach ahinya kopogore kipimo gi simb ong'ue yamo ma watiyo godo manyachon kata mane okel chon gi kendo oyot tiyo godo kendo kipimo gi simbe mane obiro chon.

Chiemoni inyalo chamo kitiyo gi uma kata gima iluongo ni fork gi kisungu. Kendo itiyo gi pala ming'ado godo chiemoni, ikawo uma to ichuoyo e chiemoni kaka aneno en chips, to pala ing'ado godo chiemo moroni to ikawo uma, to ichuoyo godo to iketo e dhogi.

Gima biro e pacha kaneno gini en kuma jopuonjre modak e sikunde nindoe. Kuon ranyisi aneno kae sanduku gi kitanda maji ariyo ninde gigi ahinya thoro yudorega e sikunde manyithindo ojotie kata iluongo gi dho ngere boarding school. Kendo mae e kargi ma gibiro nindoe bang' bang' tieko sombgi ma pile pile, bang' somo tok sombgi ma godhiambo. Kendo kae e kuma gikane gikgi kuom ranyisi unifombegi, wuoche, lepgi magidhigo tugo, ndopegi gik magitiyogo e lukruok, kendo gi shopping mane giago dala.

Gima ber miyudo kuom tiyo tijni en ni, nyithindo mool nigi yath e wengegi ok bed gi shida mar wang' kendo gineno maler. Kendo nyithindogo nyalo neno gik man maboyo maok obedo gi thagruok moro amora. Kendo jo ti tijni be ichulo omenda kuom tiyo tijni gi sirikal.

Kembe maloso moke mag kuon ema aparo ni oseyudo ohala ahinya e dweche mokalo. Ma en nikech jopur mang'eny, chambgi norumo, kendo chambgi magitiyoga godo ka girego to giloso godo kuon, norumo. Koro gima jopur timo en ni dhi ng'iewo mogo moselosi mondo giyud chiembgi mapile pile. Mae en nikech dwe ma ji pure en dwe mokalo, to ji pok ,cham pok oikore ahinya minyalo kaw madhi regi. Sani koreka ng'eny jopur wiro chambgi, mondo girit nyaka dwe mar aboro koreka gika chamgo mondo giter e pong' mondo oreg negi. Koro mano egimomiyo aparo ni kambi mar loso mogo mar kuon oseyudo ohala ahinya.